Maya nĩmo mawĩtĩkio moru makoniĩ Mũkingo. Andũ makoragwo metĩkĩtie atĩ mũndũ ũrũarĩte Mũkingo, ndũbatiĩ gũkorwo ũkĩmũgeithia na guoko. Nĩ tondũ atĩ rĩrĩa wamũgeithia na guoko, mũrimũ ũcio wa Mũkingo atĩ onawe atĩ nake nĩ egũkorwo akĩgwatio. No mau ti ma. Nĩ tondũ, Mũkingo, ti mũrimũ wa kũgwatanio na njĩra ya kũgeithania. Nĩ mũrimũ ũgwatanagio na andũ arĩa monana kĩmwĩrĩ na andũ arĩa matarĩ athime kana andũ arĩa magũatĩtio mũkingo, na matinegitĩra ta kũhũthĩra mĩbira ya kwĩgirĩrĩria. Oro ho mawĩtĩkio mangĩ nĩ atĩ, wathiĩ kũrĩanĩra na mũndũ wĩna Mũkingo, atĩ mũikaranie nake, nĩ ũkũrwara mũrimũ ũcio wa Mũkingo, ona kũhũthĩra indo irĩa mũndũ ahũthĩrĩte ta gĩkombe kana gĩciko, atĩ mũndũ nĩ ekũrwara mũkingo. Mau nĩmo makoragwo me mawĩtĩkio moru. Na ũũ nĩguo tũngĩhũrana namo. Nĩ atĩ nĩ gũthomithia tũgũthomithia andũ. Tũmere atĩ, Mũkingo, matibatiĩ gũkorwo makĩmena andũ arĩa marũarĩte mũrimũ wa Mũkingo. No mabatiĩ gũkorwo makĩmanyita guoko, mamende mamonie wendo. Nĩ tondũ, andũ aya nĩ makoragwo matiganĩirio mũno nĩ andũ itũũra-inĩ. Kũguo nĩ kũmathomithia ũrĩa mabatiĩ gũikarania na andũ arĩa marũarĩte Mũkingo nĩgetha matige gũkorwo makĩmethema.